Ekejo ilo openy enkaji peyie eyiolou ele oikomboa ajo kitumia iropiyiani kumok neeku naa kishia pee elak mpisaai tenkata nanarikino peyie etumoki elde atalaa iltunganak apa oitobirita ina aji tenitu idipaki.

Meyieu sirkali neyiolou iltunganak pookin ashu lelo otii boo esirkali neyiolou mpangoni enye ashu ntokitin naayieu nees peyie mepuo naake lelo tung'anak ainyial mbarakinot esirkali naagira aipanga.

Tenidol empisha naijo ena natii larikok lesiasa ore entoki nalotu ndamunot na siasa ake yanu kegira kulo tunganak aas mbarikinot esiasa ashu enikuna siasa tenkata nalotu.

Ore ena naa enkiremore naa kisho olopeny ashu oltung'ani oosita ena siai ee mpisaai naitumia too maitaji enyenak naa kisho sii ele tung'ani oota Kuna tokitin naunito nitumiaa aanya ena edaa.